Aneno nyathi manyako jawinjo na. Nyathi ma nyako ni otweyo sa e bade, to kendo e lwete omako simu mar ong'we yamo ma nyasani. To kendo mbele ne nitiere kompiuta, be ma nyasani. To kendo gigi duto te nitiere e wi mesa. Nyathi manyako ni dwani ni ondikre kata oriwre gi skunde wa mag mbalariany, colleges kata technicals. Orango gini ka ongi'yo kuonde gi mag ndikruok ei mbui. Kotiyo gi gige, kotiyo gi simbe, kotiyo gi ong'we yambe, kendo otiyo gi kompiuta mare. Mondo obed achiel kuom jok ma dhi tiegore ei skunde wa mag mbalariany, kata skunde wa mag college, kata skunde wa mag technicals mag tije mag fundi, kata tije mag lwedo, to kata mbalariany mag skunde misome mag lony man malo. Jawinjo na.

Kaendi wan gi kweru mar tingatinga. Kweru mar tingatinga ni mitiyo godo ahinya gi jopur mar puro puothe madongo kata puothe mag sukari, puothe mag chai kendo puothe mag kothe mopogore opogore. Kanyo bende wachako waneno lori kendo mochung' kanyo minyalo ti go e sombo gik moko mopogore opogore, kuonde ma dwarore kitiyogo gi jo ohala, gi jo pith kendo gi jopur. To kuom kweru mar tingatinga ni, kaluwore kinde kendo kaluwore gi nonro kendo kaluwore gi lony masani, wayudo ka nitiere gik mosedonjo e sekta mar pur, kendo sekta mag pur, kendo sekta mag ohala mopogore opogore. Maendi miyo koro, gik moko nitiere mitiyo godo mag lony manyasani kaluwore gi kinde kaka sudo. Kendo wayudo ka maendi konyo e yore go.

Nitiere chudo ma sirkal miyo jo ma odak kuonde ma lwenj ng'enye, kuonde motwo, kendo kuonde ma horo nitier, ka koth ochwe mang'eny to ywero gi. Kendo gionge gi chiemo kaluwore gi piny motwo, piny mok chiegi. Koro sirkal nitiere pesa mosetengo makonyo go jogie ka iketo gi kumoro achiel mondo gin be piny odew gi kendo piny one ngima margi, piny one ni gin be gin gi dak ma kare kendo gin be gin gi somo makare. Koro iyudo ka mago e pesa michulo gi mag kony. Kaya e sirkal, kendo kaya kuom joma ochiwore, joma ochiwore mag konyo gi ma ok gin sirkal, ok giriwore gi sirkal, but gin agina joma ogolore mar konyo gi. Koro ka magi pesa ma imiyo gi mondo okony gi e weche go kendo omed bero ngima gi kaloso ngima gi ginbe kuom achiel kuom joma jo Kenya.

Ne jawinjo mara kaluwore kod lony masani, e alwora marwa kod e pinje ma oko, wasebedo kwatiyo gi pesa mopogore opogore kokadho e boda wa. Maendo ko, maendi timore mana kaluwore gi bengi mwatiyo godo ma sani, mwakane pesa kendo wanyalo wile pesa. Imiyo wa pesa ma Uganda, wawilo gi ma Kenya. Kata wakao pesa kendo ma Tanzania to wachak wawilo gi ma Kenya kwakadho e boda wa mopogore opogore. To kata watiyo gi pesa miluongo ni dola, mano pesa mar jo Amerka, mar jo loka Amerka. Maegi magi duto te timore nikech, wan gi bengi kendo wan bende kendo gi chike ma bengi maduong' mag pinje te oketo. Bende mitiyogodo to kendo wan kendo bende gi chike mag sirkal mar pinywa ma thurwa kaendi bende. To kendo wan kendo bende gi chike, chike moluoro, moluoro kaka pesa go iwilo, kang'iyo rate ka rate miwilo gi godo. Kendo ng'iyo ni ya, ni to, ni to juok mage mikawo kuom pesa mowil go.

Kaluwore gi pichani jawinjo mara, nitiere gik masekale tokata in bende inyalo bedo ni isekale kaluwore gi tijni. Nikech tijni inyalo miyo ji nyiero kendo inyalo kalo oteni, ka seche moko inyalo tiyo gi lweti ne jok maok winji makare mondo one gik mitimo to kendo ging'e. Kabende inyal ipuonjo ji gi yor mbui ma nyasani mar tik tok, face book to kata twiter. Nitiere gik moko manyalo timore sama ipuonjoji kaendi. Ka nitiere jok moko maok nyal winji makare, to kendo nitie jok moko mabiro kawo oteni kaka ote mochuanyogi. To nitiere jok moko bende maok nyal bedo gi pesa mar maok nyal bedo gi omenda mar ng'iewo wang' liech, to kata ng'iewo kompiuta to kata ng'iewo sime mar ong'ue yamo masani mondo gin be giyud oteni. Koro iyudo ka magi biro keti mabor gi fans magi, kendo biro keti mabor goganda mang'eny nikech moko nitie maok bi winji, to bende ok bi neno gik mitimo.

Maendi masin ahinya mitiyogodo gi jopidh chiae machalo kaka jamni mag rombe, diek to kod dhok. Masin ni itiyogodo mar rego lum mimiyo chiach wagi. To wayudo ni tich nyalobedo matek tiyo kode nikech seche moko blada ni kochot to nyalo hinyo ng'ama tiyo kode ka seche moko bende onyalo rego lum matin kaluwore gi chung' kendo kaluwere ni namba jia di matiyo kode. To kaluwore gi lony masani mar teknologi wayudo ni masin ni nitiere gik minyalo los kuome manyalo keto tije bedo mayot kendo nyalomiyo orego lum kata ogada mang'eny e sa matin manyalo pidho chiachwa to kendo maendi nyalo kelo maendi kelo dongruok e gwengewa kendo kelo dongruok e anyuala kachiel gi ji mani kanyakla kendo kendo kelo tich bedo mayot ahinya kagolo kendo gik machalo timo ng'ato hinyore.

Ne jawinjo mara, kaluwore gi chaeni an ka asegole to abiro yudo omenda. Kendo omendani osebedo ka konya nikech miyo kagerora kendo miyo alos aloso somba makare kendo som mar nyithinda kaachiel kod familina. Koro kuom sigand gini osemora ahinya kendo miyo yutona bedo makare nikech an japur kendo ahero tija. Emomiyo kuoma anaseneno gik mabeyo beyo kaluwore gi gini. Emomiyo an ahero tiyo tijno kendo ok anyal weye. Mak mana ni nitie weche moko be ma wakale ga kaluwore gi chudo molewo. Kise ng'wedo chae kendo itero e kembe mopogore opogore mag piny mag pacho kaendi to kata seche moko bende otere e pinje maoko mopogore gi kembe mantiere e pacho kaendi. To kata kamano, an pes an omenda mayudo en gini miyo konya kendo ahero ahinya tiyo tich ainani.

Ne jawinjo mara, maendi tiang' . To tiang' ni anyalo, ahere ahinya kendo atiyo kode e yo mopogore opogore. Ka mondo mi achame, anyalo kao beti kendo anyalo pile, to kata anyalo tiyo kendo gi laka, kendo igolo opoklo ne maoko, tidong' gi ma iye ka koro inyamo, timodho pige mar sukari. To kendo nitiere kembe be matiyo kode machalo kaka Sony kuom loso sukari ka gitiyo gi mashinde ka gibiye, kendo gichoke kamoro achiel, ibiye kendo ogolo pige mitiyo godo mar loso sukari. To kata nitiere bende joma tiyo kode e loso nguru. Kae gikawe kendo ikete kendo gibiye, ka gitiyo gi mashinde gi, kata ginyalo tiyo gi machine machon mar dhok, ma dhok e ma rundo cha. Kagise biye to kendo gilose maler ma gilos kode nguru. Koro wanyalo tiyo kode kaka an anyalo tiyo kode kamuode, kanyamo pige, to kendo kembe nyalo tiyo kode e loso sukari, to kata jok moko be nyalo tiyo kode e loso nguru.

An kaka japith mar agriculture jawinjo mara asebedo ka ayudo gik mopogore opogore ka ya kuom olemo ni. Kachiel kuomgi ayudo omenda kata ayudo omuom maber makonya e tiyo tijena. Sama auso olemoni katere e chiro mopogore. Chiro mapiny mathurwa ka kata chiro mapinje ma oko. To nitiere kendo kembe bende ma kawe chako kawe mabiye kendo lose maber ma los kode ma los kode juice ma wamadho kendo juice no nyalomiyo dendi bendo gi nguvu maber kendo dendi bedo gi tekre maber makare. Kor maendi bende osebedo kokonyagodo. To kata seche moko omiya kendo tipo makare ma seche moko ayueye ga sama aye timo tijena mamoko. Mago koro gik magini osebedo ka konya godo.

Waneno ng'ato kaendi e picha ni to ng'ani nitiere e puodho. En e puodho mar chai. To ng'eye otweyo okapu mar othith. To ng'ani en ng'ama dichuo. Ng'ani ng'wedo chai ni. Ng'ani ng'wedo chai ni ni kobole othith. To chain ni magi ipuro mane e puothe machalo kuonde machalo kaka Kericho. Kendo kuonde machalo Bomet kata kuonde machalo Nandi. Ng'ani ng'wedo chain ni kendo en a msafar maduong' ahinya. Ong'wedo chai kongwedo itgi kendo obole okapu kosudo. To kendo chain ni waneno ka en a paw maduong' ahinya kendo e puodho maduong' ka wanyalo neno loka cha ka ma pod puodho bende.

Maeind tich mar japith. Ng'ani opidho akuru. Magi akuch dala. To akuru gi kopidho magi nyalo kelo ne pesa sama ouso gi to kendo onyalo nego gi ka bende nyalo konye sama en gi wende kopidho godo wende. Akuru gi gi bende gikelo picha maber ei dala ka kendo kata ginyiso mor e yi dala. Sama gichikore e yi dala kendo gipiyo e wi yiende mantiere e yi dala. To kendo akuri gi bende nyalo nyisi kopo ni gima rach odonjo e yi dala. Inyalo chich ka iwinjo ywak gi ka giyuagore ahinya kendo gik matimorende bende. To kendo kata losruok margi enyal tigo kaka mbolea e puodho. Ginyalo dak e ot kata ginyalo dak machiegni gi gweno.

E aluora mara kendo e gweng' madake tijni en tich makare ahinya kendo pidho apoyo e puodho maduong' kamandi nyalo miyi omenda kata omuom. Sama iuso gi iyudo omenda manyalo konyi e timo tijeni kendo onyalo miyo inchopo dwachi makare. Ka inyalo somo mag nyithindo kendo tije mamoko bende okonyie kitiyo go omenda no. To kata kamano apoyo gi bende inyalo ti go e kembe mopogore opogore kilosogo kod fruits, iloso kodo juice. Kendo inyalo kendo los kodgi kendo yedhe e kembe mopogore opogore. To kendo maendi konyo wa ahinya. Nikech sama olos kodgi yedhe yedhe gi nyalokonyowa ka thiethowa kaluwore gi tuoche ma wayudo mopogore opogore. To kendo tijni kendo miyo ja pith mor ahinya nikech oyudo konyruok kaluwore gi omeda kendo gi gik mopogore opogore moyudo e olemoni kata yiend olemoni bende onyalo tiyogodo.